Thuon mar wach man ni ka en ni kae chal ni kata nenore ni ma en kuma lee odake kendo ji dhi nene ma dho kisungu wacho ni game park ma lee odakie. Koro kaka ma waneno kwach. Oganda wa moko kae en kama welo ma chuny gi gombo. Nyalo bedo welo ma oko moae piny ka kata moa e pinje ma oko biro neno lee ma wan go kata mokan. Koro kaka mae ji obiro neno kwach en ka. Kendo geche moko ni kuchocho manyiso ni welo moko nitie obiro neno le mokan ni. Kuom timo mano nyiso ni wayudo mwandu kata wayudo chokro moa kuom lee ma wakano gi. Sama oganda go obiro kanyo kaka oganda ma ka obiro neno lee ni togichiwo pesa. Kendo mano e yo achiel ma sirkal be yudo godo pesa mar tayo joge kata mar tayo pinyni. Samoneno lee gi be wapuonjore weche mopogore opogore. Kit lee kaka gidak moloyo koluwore gi aluora wa.

Thuon wach maber manie yie ka en ni ma chalo kagima en puonj moro mo oki mar puonjo oganda e yore nyasani e yore mag sani kata yore mag pur ma nyasani. Kwang'iyo ka waneno nitiere yedhe moko matinde olosi ma jopur ipuonjo mondo oti godo e yor medo yuto kendo kedo kod ombugu kata tuoche madegore apoya e cham gi kata e gigo ma opidhi. Koro kaka ma chal ni ne en romo moro mo iki mar puonjo oganda kuom tiyo gi yedhe gi. Waithoro yudi ni yedhegi nitiere gin moko gipogore gipogore to kendo tijgi bo opogore opogore. To kendo kata seche miteye kod gi be opogore opogore. Koro sach romo ni chal ka gima ne en romo mar lero ne oganda mag jopur mag aluora ni nengo kendo yor tij kako onengo iyiyoogodo mondo gigi okonygi e yor gi mar nueng'o kokalo kuom pur manyasani.

Mae en nam. Kama dho wath. Kama oganda dhi yueyo. Kagigoyo abal gi dho wagunda luongo ni beach. Koro kae ji dhiye sama ng'ato onge tich. Sama ng'ato dwa dhi yueyo onyalo kaw joge otere ndalo mag rusa. To gidhi gi yueye gigoye abal, giluokore, gitugo tugo mopogore opogore e dho nam ka. Kae be e ma ji rome ji mopogore opogore. Oganda mopogore oganda moro oa kabila kama oa kama to giromo ka. Tokendo giloso kendo gitemo timo weche makelo negi mor e kiringruok kod seche go. Achiel kuom tuke madhi mbele ka kaka mae jogi oninde pi kendo kingielore e lope ma iyudo e dho nam ka marochere gi. E dho wath ka. Koro en a ena gik madhi kod yueyo kata weche makelo mor e del. E mithore tim ka ng'ato go nego dende pole bang' tich matek kaka sa ma en e yueyo.

Thuon wach manika en ni mae en od thieth molosi moket tenge. Moket gi masin miluongo ni incubater. Moket mondo okony nyithindo matindo. E seche moko iyudo ka miyo moro nokonyore to samoro nyathi mobiro malaika matin ni obiro ka en gi tuoche moko kata seche moko okonye to mingi nowito ngimane same ne okonyore. Koro nikech nyathini ok dhi yudo gik moko monego bed ni oyudo kata seche moko otuo, to lakteche molony kawe tosoye e yi mashin ni. Nikech mashin ni koro biro miye gik ma biro konyo ngimane mane ok oyudo ka. Achiel kuom gik ma mashin ni konyogo nyithindo gi. En ni samoket nyithindo gi ka to masin ni miyogi aluora maber. Kendo chako miyogi samoro ne nyathini ni gi rem mar yudo muya masin ni be miye muya koro ok wit ngimane. Kooro okonyo. Okonyo chwalo ngima nyathini mane nigi ng'ukruok sama ne onyuole ni.

Gogo mar wach man ka en ni mae en achiel kuom yore ma jolony eyore mag somo nochwoyo e kok gi kendo nokelo mondo obed kaka achiel mag yore mag somo. Koro ne en somo momedi gi tiyo gi gike kata lony manyasani ma dho ngere wacho ni technology. Koro e yorni kata somoni en somo miriwe masinde ma nyasani molosi mondo kony yore mag somo obed mayot. Chutho chutho somo noriwe kamano nokete kamano mondo ojiw yore mag paro kata yore mag jiwo gigo manochak kel chon kendo mag keto ngima ma nyasani obed mayot kendo obed e kiwango kata e rang'iny moro mondisore maber,

Ma en achiel kuom tuke ma itugo kata mi itimo e wi pi thothne nitime ka oganda kata ka ng'ato nyalo kawo yie to iriembo e wi pi, to saa ma iriembe ni en iriembe mana kaka achiel kuom tugo , ee oganda wa ma odak e nam be nyalo time kaka e yor tugo ma ipiem e, ka ing'iyo jalo jo go ma ong'eyo riembo yiedhi e wi nam matek kendo ma piyo. Mar ariyo jo moko ne nyalo time e yor achiel mar puonjruok kata yor achiel mar yueyo mar kelo mor. Ee jo moko nyalo wuok e ndalo gi mag yueyo to gi dhi kuma itimie timbe gi.

Ma en ngire Patric Lumumba ma en okil e piny Kenya ka kendo en ja chiel weche mag piny ma otelo kendo ma otelo ne loso gi ma kata loso tije kod ngima e piny Afrika duto. Ngire lumumba osetiyo e pinywa mar Afrika ka kata ka waweyo piny Kenya kende. Kendo osebedo kaka japuoj ma e skul maduong mar tiegruok mar jopunonjre ma dwa somo chik kata jo ma dwa bedo okil. Kendo bende ne osetiyo kaka director mar kenya anti-corruption commission, kata duol ma tiyo ne manyo kata nono weche ma otenre kod mibadhi. Machielo en achiel kuom jogo ma ne ondiko e pend chike ma sa ni tiyo e Kenya kae mane otimre e higa mar aluf ariyo ga apar. Ee othore ga chiwo ga tiend weche kata weche matek e piny kuonde ka kuonde.

Mae en od thieth ma jo ma ok winj ma ber kata jo tuo dhi nwange kendo neno lakteche man gi lony mondo okony gi e yor thieth. Ainya to koro ma en miyo ma chal ka gi mo tero nyathine neno laktar mondo okonye. Nyalo bedo ni miyo otero nyathi e klinik kaka yo achiel mar kedo kod tuoche ma de gore e dend nyathi ma pod tin. Kata saa moro nyalo bedo ni nyathini dende ok ni ma ber kata saa moro en gi midekre, koro itere e od thieth kuom ji ma olony mondo omi ochiw kony yor ma owinjore.